Gini itiyogo, irege, koserege to inyalo fitgo n'gatma ume odinore mondo ogol chilo go

Chieng' mokuongo mane adoyo nduma, ne atong'o nduma te. Ne atong'o koreno. Kasto ne okonyak koro, notur.

Pitho moriwre oriwre gi. Kae aneno nduma, aneno alot mar omboga, aneno oduma. En pitho moriwre oriwre.

Yathni ichamo gi jokma tin gi remo nikech omedo remo e del, mmh.Ngenyne nyiri kata nyithindo matindo

ikete sufuria kiseketo pi matin tikete chumbi kisekete chumbi ti loke iloke mondo chumbi no omake, kose make tikete kendo e mach matin ti chiele kiloke iloke nyaka obed moromo.

Tijni ne tek kendo ne opek nikech iolo pi e kubeni, kiseolo to idhi ole etie alodni, etie moro ka moro. Ne ayudo ka opek ahinya. Ne atiye ma aa kaol.

Alot ni inyalo chame, mano terie kungo koro ok itii gi omuom, inyalo use kata inyalo puonjo jii kaka ipidhe tiyudo gimoro matin. En gi ohala mangeny

Kae oket manyiwa , okuny tuta toket manyiwa towe owe owe thuolo ok oket kumoro achiel iketo ti kakowinjore opidh

Aaah, olos puodho maber, koseloso topoge .Inyalo poge e box box kaka opoge no koro, kas, ,alafu, kasto pitho, mmh, kod mok oduma kata bel ka bel gi kare

Alot ipidho moriwore gi oduma kamoro achiel. Kendo ka ang'iyo to aneno ka giloth maber.

Olemo. Kendo kang'iyo kae to aneno mananas, melon gi olemo mamoko. Gin gik maduoko remo kendo ber ka ng'ato chamo olemo.

Maupe mopidh e taende kendo oketgi kila ng'ato gi kare. To gidongo maber ka gisedongo to inualogi inualogi e yien. Kendo aneno ka moro kanyo nitiere ma oti maber kendo maber kendo ogolo sura maber.

Wan ok ketne ,ok ketne tol gi paibe, iketo tol yore koseket tol tipimo go tikunyo bur ka bur asto korka ilute alot no, ok ger ne kata ot kata

Tijni ok ahere nikech en tich matek kendo ka ituomo pi gi jage kamano tiolo e kube no, ikawo saa mang'eny. Kendo inyalo nyalo chopo seche ma iol ma iwe tijno, iol aola pi kumatin to idog e dala idog eot nikech iol.

Ipuro gi lwedo, kata tinga tipuro magol chilo moro amora kata lum moro amora madi dong' e puodho asto ikengo puodho no maber

Pidho yien ber, kendo kipidho yien geng'o yamo e goyo ute piny. Yien bende geng'o ofula kendo yien bende nigi nengo ne e alwora wa.

Mae en ring'o moselir kendo ong'awe e tol mondo ochwer, to okete kanyo, oselose maber

Mae en pith kendo en diel manindo. To onyiso pith kendo onego okelne yath mondo opuo kuome

Ochoko lum kendo kosechoko lum tokelo lum e odni toketogi e nafas monego ketgie gibede kaluoregi chwe gi kendo oketgi toluo gi aluoa ochako gi piny koidho koidho kamano kamano kaka onego oketgi

not clear with pauses

Mae en olemo mochiek kendo kang'iyo to en poi mochiek makoro onego opon tipoko to ichamo

Okao loo ong'ado kube mokuongo tokao loo toole kubeno oolo nyaka malo, oweyomana nafas matin kasto okao manyiwa atokete wiye tokao kodhi no kandhira tochuoyo ochuoyo toole ne pii totuche otuche, okete but kama pii nitie koro paipe go olo negi ga pii

Chon ne oduma ka oselosre to okne kete ga e gunde, ne ikete ga e dero kendo ne oger ga dero e bath ot kama kosetuo tidhi tiole aola. Sani iketogi e gunde gunde

ma en apoth kendo itiyo kode e chiemo, irude maber ichiele ikete chumbi tichame gi kuon ,en alot mamit ahinya

Kae iuse kendo kang'iye taneno ka oket chiemo mopogore opogore. Aneno ka oket chak kendo opang gik moko kanyo ma opogore opogore

Ibet gi besende ariyo, moro mar, ma oduma lware to moro miting'o malo kikworo kamano kamano, kworo matintin kosekwore tidhi tiolo kamowinjore kata ka en gunde nogo um

Opidh alot no koseromo turo to oturo kendo opudho moko mondo ewe nafas ne moko go mondo ogar maber to kik owe okal turo kosepidho mose nikech mano biro mono gigar

Mae en rabuon kendo en rabuon mosenyak moseromo kunyo. Koro idare, idare kaneno ka osedore koro iture atura, mmh

Gima chal kamae to pokaneno ga e aluorawa to kendo agoyo mos ne kuom mano, samoro koro ne en bange

Kae masachegi kunyo kuoyo. Kendo gi loso, gi loso kuonde mo omuo oumuomore.

Imoye manyaka otwo. Kosemoye manyaka otwo to idhi ikete kamoro. Kama owinjore kode. Kaen bel kata kal to idine. Kosedine momoye motwo, tikane kama owinjore. Ka en oduma to isuse, imoye motwo, kasto ikane kama owinjore.

Mae en kar kodhi, kae olosi gi kodhi kendo mondo chieng kik chopne. Gini chal tuta maduong kata kasto oket kodhi toket manyiwa to oum mondo chieng kik dhine, din ne chopne ahinya

Ojanani golo chilo okunyo mtaro oyaro mtaro kendo ogolo chilo kanyo gi kwer. Ogolo gik madi mon pi ringo maber gi kwer

Maasai ni tuomo pii kendo chon nigoyo ga naikondani, ineno ka oket nini migoyo to sani to iluore, ineno ka oluore to pii wuok

Kae aneno laktar thiedho dhiang', kendo aneno ka ochwoyo dhiang' be sindan but iwe kanyo. Olimo jamni ka be gibeyo, to koyudo ma tuo tochwoyo sindan. Aneno ka jodongo ng'iyo, wuon dhok kaki ka gi thiedho dhok gi. Ka giwacho gima chando dhok.

Ipuro, kosepur ma opo puodho maber to ipidho, ipidho alot ni, ichuoye kata ikire

Ahero tijni nikeche ma en chiemo. Kendo oduma en chiemo maber ma ber ahinya. Itedo kode kuon kata inyalo tedo kode nyoyo. Inyalo chwake kamano, tichame iporapora e chumbi tichame tedo kode kuon, kendo tijni nigi nengo ahinya

Okawo paibe to oketo kama pi wuokie kata etangi. Edho tangi to oketo obed mabor machopo e puodho kama puodho nitie koro okawogi to okiro ne akira alodegi mos mos nyaka girum. Ok en matek, ok en tich matek.

Ka jaduong' motii, ong'eyo loso paibni, kendo ong'eyo, tude maber, ba otii kakidwaro. Gima sani king'iyo tiyudo mana ni kijande matindo emaloso emong'eyo

Oduma iyalo kamoro achiel, mano koserithe. Irithe tikete kamoro achiel, kasto ibiro tigawe titere kamowinjore, timoye botuwo. Kosemoye botuwo, to isuse. Kosesuse, kendo imoye botuwo tikane kama owinjore.

Kwer noae, kaka ok rinde ga matek cha kwer noa malo bogoyo wiya matek. Omiyo ok ahero ga, kendo kata katiyo tijni taluor